Ore enkoitoi nikindim aatodol enkibelekenyata olaingange naa idol oltungani esaa naijio keyieu nesha nitayu endaa ino apik sitoo peyie meinyiala. Ore sii tenemeshaita nipal naa endaa ino naa keisho aitobiraki ashuu ire enkata olameyu nidil naa peyie miunisho pee meinyiala endaa tolchamba

Ore enias ilairemok pemepuo asara tenitu esha idipa atuunisho, naa, tenetii iltung'anak oota enkare tosilankeni, na kidim au inaare nitook nena daiki enye pemepuo asara, nidim si oltung'ani ataa ituuduo enkare, ore pituduo enkare nimilo na asara amu ipik inaare olchamba lino teneeku itu esha. Neeku nejia iko ilairemok.

Ore nkoitoii naidim sirkali ataretie ilairemok terishata enkibelekenyata torrono oloing'ang'e, na kidim nai neudoki iltung'anak inkariak ashu ishoru mashinini naitayunyeki enkare tosilankeni, na keeku nai keunisho iltung'anak aitobiraki, netum endaa enye, nemir aitobiraki nai tenishori ina reteto.

Ore enkibelekenyata enchan ashuu ilameyutin adoru neinyiala indaiki kumok amu eleo ninye niun oltungani irpayek neany irpayek ebulu tenkaraki etu naa etum enchan naitosha neaku ore ilameyutin adoru naa keinyial naa endaa too ilairemok loochamba

Ore dupoto nadung'okini dupoto naramatieki inkishu adung'oki ilaleta, na sidai tiatua irmaasai amu mitoki nkujit aishunye nabo kata, keku mpimaki naa nkishu inkujit inosita. Neeku mintoki oltung'ani anyamal naa tenkata olameyu oodo, kula ameyuni oodo mintoki anyamal.

Kaasara eidim oltungani anoto tendungoto olchamba adungoki inkishu olchamba naakeaku kiti olchamba lontungani niakumeitoli atum ewueji sapuk nirem aitemoki inkera ashua iyasie ninye inkulie biasharani niaku inatoki adol anaa keinyiala endungoto aaah eramatare olchambai looltunganka amu mintoki naata ewueji sapuk

Ore olola oyau eropiani menoto elairemok tenkaraki etanya ilchambai lenye ebulu naa etii mbeguu ninyiangu ashu Kuna daikin ninyiangu aun ashu mpisai ninye nitipikie iltung'ana elo shamba miremi neeku midim naa oltung'ani anoto faida too lchamba tenkaraki ewuo naa olamei sapuk nemut endaa neeku ena asara tenadol nanu ena ketumi ore naa enoo nkishu naa keye nkishu nimitoki naa atum amu tenetubukua duo olchamba naa etum mpisai nainyiangunye nkishu neeku midol asara

Wore entoki nadamu tenadol ena baye, naa kadamu ake enkata nilo oltungani nimiata oltungani ai siai niasita, nidumu naaji empira nipopuo aarr. Neeku intomonok kuna naagira aadala empira e volleyball empira oonkaik. Neeku kekira ninche aas endala, pee enenengu ninye iseseni lenye. Neeku kisaidia enatoki iltunganak, amu kiteneneng ninye iltunganak kulo loiroshi.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, na kadol ake ajo osokoni ele sapuk le Nairobi, ketii iltung'anak opoito, epoito iltung'anak labda ebaiki ninye naa siasa eesitai tenewueji, neeku nebaiki negira iltung'anak aileplep tenkaraki ebae naijo enagira aisumbua tolosho le Kenya, neeku nena baa nagira aasa tenewueji. Idimayu naa siasa, nebaiki si naa ketii entoki nagira iltung'anak ajo pishori ashu, etii esipata nabo naidim iltung'anak atejo pishori sininche tolosho le Kenya.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, naa oltakataka ele ashu olchafu ele, egirai asotu ebaiki na ntaoni kuna, natii ele takataka nebaiki naa ebata onkaulele ake etii, neeku sidai enabae amu mitoki ninye nkishu asotu orpuya anya, neku kisaidia iltung'anak oleng.

Ore ele naa oltung'ani oibungita enkijiko netii olikae ogira asotu takataka kajo ninye orbaraba ele neeku oltaka egirai aitau tenewueji neeku enetipat ena mbae oleng tiatua irmareita ashu tiatua sokonini likipuo asishore amu mitoki enkishu Anya irpuyai amu tena irpuyai enkiteng naa kidim neye keeku meetae asara oleng

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, naa iltung'anak kulo ogira alimu ilomon, eimu enkutuk e citizen, neeku ninche kulo, kajo Lulu ena o Rashid Abdalla, egira ninche aitangasu imbaa nahomoita dukuya tolosho le Kenya, ashu intokiting pookin nataasate tolosho le Kenya. Neeku ninche egira alimu.

Ore eneiko mbenkii olosho le Kenya peitobir ndokitin naisudori naa keitobiruni oshi iropiani neisudoori too imbenkii iropiani niaku ore ninye igira oltungani aasisho naa idumu olchumati lino teniyieu nintumia teina rishata nilo asidoo te benki ore enkata niyieu nilotu aitayu inaduo pisai nilotu aitumia tenaa enjetare iyieu nishetisho naa ilotu ake ashetishore naa tenaa nkishu iyie ninyangunye naa ilotu ake ainyang'u

Ore apa ingolikinot apa naayimari inakata engirai aibelekeny iropiyiani naa, etii naa inkardasini apana ana shirini, eton apa inakata aa ne enkardasi neibelekenyi niaku inoo ntururuni niaku kegol apa eibung iltunganak haswa apa lelo leitu eisuma aajo kawa ropiyiani kuna ashuu kesiana naje kuna kake ore taata neidipa ataoyiolo

Ore enabae na benki ena, egira iltung'anak aitayu iropiyiani netii lopikita, niaku enetipat oshi sinye benki tolosho le Kenya, amu ilo oltung'ani apik iropiyiani inonok nemedol oltung'ani ajo kebaa iropiyiani nitipika, ipik ake enaa siri ino, ore pipik iropiyiani inonok, nilo kenya aitayu. Ashu lotu ninye nai aitau ropiyiani niaku enetipat sinye enabae tolosho le Kenya.

Ore ena naa erisiit oshi naitodolu itijing'a atua osupamaket ashu olduka obo nias shopping ashu enkinyang'a ino ore piindi oshi oltung'ani enkinyang'a ino nidipi aatudung'u iropiyiani inono naaifaa duoo nedung'uni nintumia tiiatua ina supermarket ,naa ore naa peedung'uni nikinchori oshi ena risiit neeku erisiit ena ashuu enkiti palai naitodolu ajo indipa atalaa.

Ore paa enetipat ena mbae tenkop naa entoki ena etipat amu meeta entoki nias tekuna olongi mee ropiani entumia tenaa ninye enkera eyieu nilaki sukuul naa ropiani entumia naa tenaa endaa eyieu ninyiangu naa eropiani entumia neeku olchumati ele ogira aisaidia iltung'ana pookin amu metaa taat entoki nidim ataasa metii ropiani ore pooki toki nagira asaa tenkop ang naa eropiani ake nagira asisho

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, ketii emasho ashu entoki nagira aimaa tiatua emurua naje, neeku ninye egira ele tung'ani ajo alimu tenaa ketumi, ketumi esipata elelo tung'anak omanya inewueji. Amu ebaiki nitanyamala ninche enatoki tenkata naado, neeku keyieu enkibelekenyata ebaiki naa ormalimui oinyalishe tesukuul naje, ashu ildakitarini lemegira abak iltung'anak aitobiraki, neeku orkiyioi etii kulo tung'anak aishir ajo keyieu nesipata enye.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena baye naa kayiolou ajo ebaiki na iropiyiani egira kulo tung'anak airhiu ashu egirai ninye aitayu tilo aeni le Airtel aitumia enkoitoi e airtel money iropiani amu kelelek oshi metiu enaa safaricom niaku impisai egira kulo tung'anak areu ashu egira aitayu ninye aitumia

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enabae, nakadolta ajo ebaiki na orkekun le jumamosi ele ashu orkekun otii nkera nkang'itie, neeku nkilani egira kuna kera aituku, aisaidia intoiwuo enye, nenetipat enabae oleng amu keretu inkera ntoiwuo enye, tenkata natii nkang'itie. Ebaiki tenkata orusa, ashu ninye tenkata e jumamosi negira naa aisaidia ntoiwuo.

Ore enabae, nenkata ena nagira iltung'anak ai demonstrate ashu eeta entoki naiba iltung'anak, neku kegira naa aishindana orpolisi, ashu enkata ninye esiasa ena, amu ore oshi enkata esiasa na keponu iltung'anak awosho siasa tontaoni, ashu torkerenket le Nairobi, neneponu naa awosh nemir irpolisi. Niaku entoki tear gas, ashu enoshi puruo nanya iltung'anak inkonyek ena, neeku ninye naa egirai ajo matolimu tenewueji.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena baye naa ebaiki naa ketii ntokiting' nainyanguaki naanyangua oltungani niaku ninche kuna naitodolu ena risiti ajo inyangishe ele tungani inyangua kuna tokiting ebiki naa ntokiting naashetishoreki ebaiki naa egira ele tungani ainyangu niaku ninche kuna naigero tena risiti

Ore enabae nenetipat kebaiki nitu akata igil kulo tung'anak atumo, neponu naa atumo tenewueji, neeku kegira airorokino. Na ore oshiake tenkop ang e Kenya, na ore ake pekenyu ashu tenitum oltung'ani limiboitare, na irorokinono tenkaina nishipakinono ninye, itodua inankae olong'.

Ore kulo naa iltunganak kulo lotii orbaribara egira awosh episha abaiki naa kanisa ninye einguaa kulo tunganak nejo pee ewosh episha abaiki ake netaa ewueji neingua ninche ashu oltururu oingwaa oje neponu awosh episha torbaribara egira aponu neaku iltunganak kulo oota eneingua .

Wore kulo naa ilkitarini kulo arashu aa ildakitarini oobak iltunganak tolosho le Kenya, egira ninye aitetea arashu aimaki esipata ooldakitarini arashu enkishui oldakitarini. Neeku ninche kulo ookira aimaki naa arashu aitetea ate pee mitokini naa aata enkironya te Kenya arashu pee mitokini ninche aar metuata neeku ekira ninche aitetea enkishui enye.

ore kuna naa pilipili hoho naa kelelek tenisum oltunkani amuu iiun ake nursury nindapashaki olchamba nincho enkare niyanyu metubulu ampaka nikes